bo kamanut kasini amu netai kokonu amitwogik ak nebo aeng kokonu faida amu kioldoi ak keamtuguk chuto

bo kamanut keyai boisioni amu konu amitwogik ako konu korak rabishiek che kiboishien en atkai tugul

agere kwonyik aeng che putei tuguk eng mbar

kiboishen saratik eng kab ingoken si kocher saratik alak che chang ana ko ngatatek ab ngokenik

ki netai asubi ole ruen ngokenik ak acheru saratikeng kochen ngokenik . ko noto koibu tililindo